Rĩrĩa ndona mbica ta ĩno, kĩrĩa gĩũkaga meciria-inĩ makwa nĩ mbura nene. Mũihũro wa maaĩ nĩ ũhanĩkaga rĩrĩa mbura yoira, gũkĩra gĩthimi kĩrĩa kĩagĩrĩire. Njũĩ nĩ ciunaga, ona gũkora mĩciĩ ĩrĩa ĩkuhĩrĩirie. Ũndũ ũyũ nĩ ũtũmaga, indo ciao cithũkange, ona kana irio irĩa ciĩ mĩgũnda, igathũka. Ũyũ nĩ ũndũ wĩna ũgwati mũnene, nĩ ũrehaga ikuũ, rĩrĩa andũ mahobanĩrio nĩ maaĩ mena hinya mũnene, na gũtherera. Na andũ makora. Hĩndĩ ya mbura andũ nĩ magĩrĩire gwĩthema, arĩa marĩ hakuhĩ na rũĩ, nĩ magĩrĩire gũthama, andũ arĩa makĩte nginya kĩanda-inĩ, onao nĩ magĩrĩire gũthama, ona kana gũtwarithia ngari maaĩ-inĩ, andũ nĩ makoragwo magirĩtio.

Mogwati marĩa marehagwo na kũruta mbeca na njĩra ya kompiuta, nĩ atĩ ũhũthĩri ũyũ, nĩ ũrabatara mũndũ aheane maũndũ make ma hitho, ta namba ya gĩbandĩ, namba ya thimũ. Andũ arĩa mangĩhota gũkorwo makĩnyita riboti ĩno, na moye namba ici, cia thimũ, ona kana cia gĩbandĩ matahoete rũtha, no mahote gũkorwo makĩruta mbeca ici, hatarĩ na ũmenyo wa mwene. Ona ningĩ, kwaga kwĩhoka njĩra ĩno, nĩ ũtũmaga andũ anini gwĩtĩkĩra kũhũthĩra. Wa gatatũ, kũhũthĩra njĩra ĩno nĩ ũrabatara intaneti, kũguo kũhũthĩrwo nĩ andũ anini, arĩa makuhĩrĩirie ũtungata ũyũ. Wa mũico, kũhũthĩra njĩra ĩno nĩ kũrabatara marĩhi, marĩ igũrũ mũno, na na kũguo andũ aingĩ matiendete, gũkorwo makĩhũthĩra njĩra ĩno.

Kĩrĩa gĩũkaga meciria-inĩ makwa hĩndĩ ĩrĩa ndona ũũ nĩ atĩ ihinda rĩa gũthomerwo mohoro nĩ rĩakinya. Ũrĩa ũrathoma mohoro nĩ aharagĩrĩria na njĩra nene gũtigĩrĩra andũ nĩ maramenyithio ũrĩa gwatinda bũrũri-nĩ ona kana nja wa bũrũri, ona ningĩ nĩ tũtaragĩrio ũrĩa gwatinda iharo-inĩ ona wonjorithia wa bũrũri ũrĩa ũrathiĩ na mbere. Atongoria onao nĩ metagwo ihinda rĩrĩ nĩ getha gũtarĩria ũrĩa bũrũri ũrathiĩ na mbere kana kũhena wĩra ũrĩa mararuta. Andũ aingĩ nĩ meroragĩra mũno mohoro.